Ng'aragu na indo ta kĩguũ nĩ ithũkagia tabarĩra cia ũthii wa nambere na o ũndũ ũngĩ nĩ atĩ tondũ maũndũ maya mokaga me ta maũndũ ma hi na hi ti atĩ nĩ maũndũ makoragwo mabangĩirwo, kwoguo nĩ mahutagia ũthii wa nambere na motungata kũrĩ mũingĩ na njĩra nene tondũ mbeca icio nĩ ingĩeka rĩngĩ ta gũthondeka mabarabara, gwaka macukuru, gwaka mathibitarĩ, toguo maũndũ maya tondũ matokoragwo mabangĩirwo mbeca icio nĩ ingĩkoragwo ciatũmĩrwo gwĩka ũndũ ũngĩ.

Ũkĩrĩha magoti ũgĩtũmĩra intaneti nĩũcemanagia na mathĩna; mathĩna maingi. Mamwe meta intaneti igakorwo ĩna kahora, rĩngĩ mĩtambo ĩyo ya intaneti ta ya iTax ya gũkĩrĩha tax ĩgagĩkorwo ndĩraruta wĩra kwa ihinda fulani. Rĩngĩ no ĩkorwo na kahora. Ũguo maya ni mathĩna mamwe marĩa thirikari yagĩrĩirwo igĩthondeke, okorwo ni ta netiwaki igakĩruta wĩra raithi. Mĩtambo ĩyo ĩkĩhambio ikĩro na ĩgĩkorwo no ĩkĩhote kũruta wĩra ona ĩngĩkorwo nĩ ĩratũmĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno, tondũ ũkoraga ũrĩa ĩragĩtũmĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno nogwo irarehe thĩna. Kogwo ona ĩgĩtumĩrwo nĩ andũ aingĩ thirikari no ĩhote gũthondeka server ciao na ĩkĩhote gũtũmĩrwo ona nĩ andũ aingĩ na ĩtakũrehe kahora.

Niĩ rĩrĩa ndona ũũ maita maingĩ kĩrĩa gĩukaga meciria-inĩ makwa nĩ atĩ rĩngĩ kwĩ na ũkũngũĩri, rĩngĩ wa andũ a bamĩrĩ rĩngĩ nĩ maracemania magakiuga magĩkenanĩre na kũrĩanĩra maambura ĩĩ. Magagĩthĩnja kĩndũ o ta ngũkũ ũgũo, ĩĩ ũgũo haha nĩ ta rĩngĩ hena ũkũngũĩri, wa rĩngĩ hena birthday, rĩngĩ hena gũcemania ĩĩ.